Nĩ ũhihinyaga arama ya njata ũgacoka ũgekĩra ĩmwe kĩbũgũ kĩbũgũ hash nĩũheagwa namba cibuatanĩte ĩmwe nginya ikũmi ũkahihinya ũrĩa ũrĩa yandĩkĩtwe gwĩtia puku, kuuma hau ũgacoka ũgekĩra namba yaku ĩrĩa ũrenda gwĩtĩria puku yayo ũgacoka ũgekĩra namba ya kĩbande gĩaku mũico ũgeterera ndagĩka onini ũtũmĩrwe puku yaku.

Nĩ kĩrigagĩrĩria kũgwatania mĩrimũ, mĩrimũ ĩrĩa ĩgwatanagio nĩ andũ kũonana kĩ mwĩrĩ, ta mũrimũ wa mũkingo na o ho nĩ ĩkĩrigagĩrĩria kũoha nda, itarĩ bangĩre ta mũndũ e cukuru kana mũndũ e mũnini atakinyĩtie mĩaka ĩrĩa agĩrĩirwo kũgĩa mwana kana kũoha nda tene.

Wambere no nginya ũgerere he mũndũ ũria ũkwandĩkagĩra kandi, na kandi ĩyo ĩkandĩkwo ritwa rĩaku, hangĩkorwo he arwaru angĩ magũkĩte mbere yaku ũcio wakwandĩkĩra kandi nĩwe ũkwonagia harĩa ũgũikara thĩ, ũgeterera rĩtwa rĩaku rĩtanwo kũrĩa thĩ-iniĩ kwĩ ndagĩtarĩ, ndagĩtarĩ agwĩta kũu thĩ-iniĩ hau nĩho ũthiaga ũkamũhe mathĩna maku, angĩkorwo he handũ haragũtura ũkamwira, nĩguo ndagĩtari ũcio akamenya ũria egũkũrigita, kuuma hau akamenya ndawa iria egũkũhe, angĩkorwo thibitarĩ ĩyo ndĩrĩ na ndawa agakwandĩkĩra na agakwĩra harĩa ũgũthiĩ kũgũra, haria aramenya hena ndawa icio.

Nĩ kũhotithagia mũndũ angĩkorwo ena thĩna owothe wa mwĩrĩ kana mũrĩmũ owothe mwĩrĩinĩ wake kũhota kũhũrana naguo tene. Tondũ rĩrĩa wacekwa mũrĩmũ nĩwonekaga tena kana gũkorwo wĩna thĩna nĩwĩragwo wĩna thĩna na ũkahota kũhũrana na tthĩna ũcio otene ũtaneneha. Na oho mũndũ nĩaheagwo mataro mega nĩ ndagĩtarĩ ma ũrĩa abatie gũikara na mwĩrĩ wake na ũrĩa abatie kũrora mwĩrĩ wake wega ndakagĩe mĩrimũ kana kũhota kũhũrana na mũrimũ woneka tene.

Nĩ ũtũmaga mũndũ kũgĩa na ũgĩ mũingĩ gũkĩra ũrĩa ararĩ naguo hau kabere, na oho mũndũ kũhota kũmenya ũrĩa angĩenda gũĩka mũtũrĩre-inĩ wake. Wakerĩ nĩ ũtũmaga mũndũ kũhota gũĩciria maũndũ make ma na hau kabere kana mũtũrĩre wake wa na hau kabere, kana ũkandandũra meciria ma mũndũ. Na oho nĩ ũtũmaga mũndũ kũgĩa na wandandũku wa mawĩra bũrũrĩ-inĩ.

Nĩ ũtũmĩte ciana ciitũ cihote kũgĩa na ũgĩ wa kũhota gwĩka maũndũ, kana kũgia na meciria mandandũku, too mwana nĩĩ aramenya kĩheo gĩake tene kĩa ũrĩa angĩka, kana kĩrĩa angĩthondeka, na oho angĩkorwo kwĩna mwana wĩna kĩheo gĩake akamenya tene na akahota gũkĩhũthĩra gũkĩrutithia wĩra. Na oho nĩũtũmĩte ciana cione nĩĩ cigananĩte too hatirĩ mwana ũtaragĩa na kanya gagũthie thukuru gũthoma na akamenya maũndũ maingĩ.

Hĩna andũ a kĩindini kĩa aithĩramu, kũrĩa o mũndũ ena gĩtĩ gĩake aikarĩire, na o mũndũ o mũndũ ena ibuku rĩake rĩrĩa arathoma, na ũmwe wao ena ibuku na karamu, ũrĩa ũraandĩka maũndũ make ma bata, kana akandĩka kĩrĩa athoma nĩũndũ wa gũkihũthira hau thuthainĩ.

Nĩ ndakenire mũno gũtũngana na ciana ingĩ cia kuuma kũraĩhũ, ciana ũtarĩ wona, mũndũ ũtarĩ wa tũngana nake handũ tũgĩcemania nao na tũkĩmenyana, tũkĩambia gũthaka na o na o ho no ndarĩ na kĩeha, tondũ mũciari athĩire akĩndĩga cukuru ũndũ itamenyerete, ndamenyerete gũtindaga nake o harĩa athiĩ tũgathĩaga nake no reũ haha arathiĩ akandiga, nĩ ndomĩrĩirie na ngĩthiĩ ũgũo menyerete.

Wa mbere wagĩrĩĩrwo kũhũra namba ĩyo watũmĩra mbeca kĩmahĩtia, nĩgetha mũndũ ũcĩo agũcokerĩe mbeca ĩyo nĩyo ĩkoragwo ĩĩ njĩra raĩthĩ. Angĩkorwo mũndũ ũcĩo nĩarega gũcokĩa mbeca kana ndũnanyĩtĩa namba ĩyo, wagĩrĩĩrwo kũhũrĩra andũ a Mpesa, acĩo nĩo mangĩhota gũgũcokerĩa mbeca cĩaku raĩthĩ.

Agĩrĩirwo nĩ gũtũma message ĩyo acokerio arĩha mbeca icio kũrĩ inya ithano ithathatũ, na oho no ahũre kũrĩ andũ a ũteithĩrĩria a Safaricom, kana acerere honge ciao arĩa magũteithagĩrĩria mbeca ciaku cicoke.

Nĩ thiaga o thutha wa mwaka, ngathimwo ithimi itiganĩte o na ingĩkorwo ndirĩ mũrwaru nĩgetha njikare ngĩmenyaga mwĩrĩ wakwa nĩ mwega na ndirĩ na ndwarĩ o yothe. Oho nĩnjĩkagwo ithimi ciothe na gũthimwo nginya thakame nĩgetha njikare ngĩmenyaga. Hatigakorwo nĩ harĩ na karũgano o gothe ga bamĩrĩ na itaramenya ka ndwari ĩngikorwo ĩĩ ya bamĩrĩ.

Nĩ hotaga kũmenya maũndũ maingĩ o na itagũthiĩ handũ kũhatũkĩra mĩtambo ya kĩrĩu na o ho no ĩnyihagĩria mĩnoga ya gũtinda ngĩandĩka maũndũ makwa mabũkũ-inĩ na o ho ĩkahotĩthia gũkorwo ngĩrĩha maũndũ ma gĩthirikari ona ĩtagũthiĩ handũ kana ndĩrĩo handũ o hothe.

Hena nyamũ ĩrĩa igaga ndawa itigathũke, gũtigathiwe ũu gũtuĩke mũrwaru noahewe ndawa thũku, hono hena handũ ha gũthambia indo irĩa irigitaga mũrwaru ndagatũĩke mũrwaru negũtũmĩra noahewe ndawa thũku noho hena handũ ga gũthambia indo irĩa irigitaga mũrwaru gũtigatũĩke mũrwaru nĩagũtũmĩra kĩndũ gĩtũmĩre nĩ mũndũ ũngĩ gĩtarĩ gĩtheru kana kĩndũ kĩna gĩko. Na oho hena nyamũ cia gũthambia kũu thĩ gwĩikarage gwĩkũtheru hĩndĩ ciothe nĩũndũ wa gĩko ,na hena ngũo cia ndagĩtarĩ irĩa mekĩraga nĩũndũ wa kũrigĩrĩria gĩko na nondĩrona itambaya iria mũrwaru ahumbĩkagwo akomete gũtigatũĩke mũndũ ũrĩa ũrahĩtũkia hau nĩ aramwona. Na hena gĩtanda kĩrĩa mũrwaru akomagĩrwo akĩrigitwa kana akĩrorwa thĩna wake.

Nĩũrigagĩrĩria mwana kũnyitwo nĩ mĩrimũ, ta kũharwo kana gũkorora kana mũrimũ owothe watuthũka handũ ũngĩgwatanio mwana ũcio ndanyitagwo nĩ mũrimũ ũcio oũguo, noũtũmaga mwana akorwo na hinya wa mwĩrĩ nginya rĩrĩa aneneha na agakorwo mwĩrĩ wake wĩna hinya wega.

Nĩ gũbangagwo mũthenya ũrĩa mũgũthiĩ mũkene, mũrĩyanire na mũkenanire, na oho nĩ hakoragwo na mbũri ĩrĩa ĩrutagwo ĩgongona ĩgathinjwo ĩgaĩtwo thakame ĩyo. Na oho nĩ hakoragwo na irathimo, mũkaheo irathimo, angĩkorwo nĩ aciari makũmũhe irathimo, nĩgetha makarathima njiarwa ciao, makamũhe irathimo. Na oho hena indo ingĩ irutagwo ta mbeca, nĩgetha ikarathimithia kana ikarathimithia mũndũ na njiarwa ciake.

Lwanda Magere nĩ akũngũyagĩrwo mũno nĩ a Jaluo nĩ gũkorwo nĩ arĩ mũndũ wa bata mũno harĩo na nĩ mũndũ warĩ na rũgano rwake rwega. Arĩ njorua yao nene nĩ gũkorwo nĩa magitagĩra mũno na akamarĩgĩrĩria kuũma kwĩ Nandĩ.

Nĩ erutagĩra mũno mũno kũmenyerera marĩa maturĩgĩciĩrie na no arĩ mũndũ wa kũiga thayũ mũno mũno. Na no ahotanire kĩheo gĩake mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na inya na agĩtuĩka mũtumia wa mbere gĩtaru-inĩ kĩa Afrika gũkorwo akĩheo kiheo kĩũ. Na oho no amenyagĩrĩra mĩtĩ na akaũga andũ mahande mĩtĩ na akarigĩrĩria mĩtĩ gũtemwo.

Kũmahe gĩtĩo gwakwa no ngĩnya nyonanie na ciĩko ciakwa, nĩ ndĩramahe gĩtĩo. Wambere nĩ njagĩrĩirwo kũmathikĩrĩria , na ngabuata ũrĩa maranjĩra njĩke na ũrĩa marakwĩra wĩke ũgeka na wũigĩrĩrĩkũ. Wa keerĩ nĩ njagĩrĩirwo kũmahe macokio ,na maũndũ marĩa ma njĩra njĩke. Okorwo nĩ mathĩe wega nĩ njagĩrĩirwo nĩ kũmeera nĩ mathĩe wega na angĩkorwo nĩ mathĩe ũrũ nĩ njagĩrĩirwo kũmera nĩ mathĩe ũrũ.

Nĩmenyaga ĩo nĩnduka yakwendia ndawa ĩrĩa mũndũ agĩraga ndawa rĩrĩa wathiĩ thibitarĩ waga ndawa kana rĩrĩa warwara hihinahi nahakuhĩ nawe hatirĩ thibitarĩ kana rĩrĩa warwawa mũrimũ ũtarĩ mũnene ta gũturwo nĩ igego kana gũturwo nĩhandũ o hothe, hau nĩho mũndũ athiaga kũgĩra ndawa.

Gwĩka ũũ nĩ kũrigagĩrĩria kũgwatania mĩrimũ, ĩrĩa ĩgwatanagio kũhatukĩra kũgeithania kana kũhutia handũ hagakorwo handũ haũ wa hutia he mũndũ ũngĩ ũkũhutĩtie e mũrwaru nawe woka wa hutia ũkanyitwo nĩ mũrimũ ũcio. No rĩu kwamba gwĩthamba ũũ ũtanageithia mũndũ kana rĩrĩa warĩkia kũgeithia mũndũ, kana ũkĩrĩa nĩ kũrigagĩrĩria kũgwatania mĩrimũ kana kũoya mĩrimũ handũ hothe wathiĩ.